Ingeng'alal akobo ng'alekab rutaiwek ih , ko rutaiwek komi koterterchin, anan mi konyil chechang. Ko enireu ko amuchi akobo rutaito noton nekirawendi aani mautu anan maurien. Chang iman ng'alekab rutaiwek, miten iman rutaito Yoon kewe uyan ko meytien. Okoth ndelenen keweano konibuat kemwa anan koba kamosoton kikerutechi ih ibuati kot missing akilenen . Ye kikorom anan kikararan tienge kit nekiibenyoru en yet ko enane abuati Akobo rutaito nekitun awe komosto anum ih yekinait yoton ngamun kisaparit nekibo wikit ababun keldo. Awee saparit nikikoit missing kokiaemi buch aemoti. Yoton ko kamastab Kisumu ih kiamuch atembean awendate ak keldo aamu kakmasuek cheterterchin kor ndaburi alen ayee. Kakorom ra bani. So banan komautien

En Kenya komiten tulinilok konyil chechang ako tulinok chu ih ko terterchin. Matin ki tulinok tugul en kainet ih anan en kaimutik ih ko tindoo agetugul terchinosiekchik kotienge ak kaindo neoo kuoo tulwanotet. Ko en Kenya ih komiten tulinok kouu yekibore Elko ih akebwa komi nekebare tuluetab Kenya ak alak chechang missing. lakini mi tuluet noton neoo kapsa en Kenya tugul ih ko nekikuren tuluetab Kenya ago tuluani kouoo fot missing, chame bik kobua asinyokoker. Mi barabuk ih barakiat Alan komi barakiat kochang kot missing kosir kibungueret ne kot ko nyasin akot iwendii en oret kochame bik kobur en yoto Ako korista nemi yooton komiten barak missing korista.

Ndo nguni kele akandoindet nebo barnotik en kebebertanyun ih anan kilen kokwenyon, kochang tuguk chealen ayachi ndamuun Chang kewelinuek chebune neranik. Missing inei ko neranik kilen chetie anan che tibik nganan kibtoik kobune ine kewelinuek. Ako eh kaimutik chuton komara kabuatutik anan mara chebkondok chemae kosoman en ih, alak komara kanyor sasisiet kobun bik alak anan komakemoche anan kanyor saset kokit neache kityo aborchike ko ndai kouu beshia anan kandoindet nyuan koyache ang'alalchi lakochu alenchi magerge karon , mie tai, ngokilge chito ih kokaran tai en inendet, ndamuun tai ungibendi kokraran mauu yuun kikebuni.

Ng'alekab ireriosiek ih eh choton che ribe borta ko Chang ako chito chemokienge borta asikokimit Alan sikonyor chametabke borta ng'ung, magele nyoru chametabke bortang'ung Yoon keamishe kityok ak akinaam Ile karamishe katestai kityo. Komengen Ile yoche keyachi borta ireriosiek choton cheyae borta kokimiit. Ah ureriosiek ih cheang'alolen ko cheuu chu mache kele Yoon keiamishe komalazima, komaibur buch kityo itaboteagoi koit kora I am alak. Mache sait ake akoth ih , komache ilaboti anan sait age akoth ih iwendii akeldo saparit nemekokoit sikosikochemke bortang'ung. Kot imuche ibetiar imbiret ih , ibetiar sikong'et ih anan I etemishe kokraran kora itemishen ko inibirte borta kou kora ureriet makerke ak chito non katobt kityo ingetabot ih kong'emakse borta ng'ung kotukul.

Kenya kotinye kiwatet notoon nemiten en kamosta nebo legemet Olin. Noton ko nerubekee ak town ko en taonisiek chu ko makilen kikochin anan ndamando akot chito kobun keldo komandat kochute Uganda anan chete emeetab Uganda. Komi taonit noto nekikuren busia ko busia ini, ko malochin ak Uganda. Ako taonit nito ko taon nekilenen taon , mi tuyosiek ih ak tuget noton nekiten ih ak tugoshek chekiten. Busia ko taonit noto neoo, neame kekuren taonit, ko noton sikeeleen miten en kiwatet noton neboo Uganda ih ak Kenya anan nebo Kenya ak Uganda. Kisire Uganda kityo akiwe kiten ih akiwe Uganda. Mi kora taonit nekikuren malaba, miten kora bchee en kiwatet nebo Kenya ak malaba, nyone en oret nimbo Eldoret, so kotaonisiek cheechen chon.

Karit noton nekimutunen bik chemiando ko karit nekikenachi kele tuguchute koba karit noton neimute bik chemiantos anan neimuti bik chakonyor nyasut agetugul. Ngo kilobaten anan kimuti koba sipitali ih komi tugun chemi karit nitet ako choton ko chu. Yoche kotinye karit niton kitandet nekiruen chito nemiani sikobur komie chito nemiani. Ako kitandanito ko kitandet nemie, yekor kabur chito nemiani kobure komie. Koyache komiten tuguk choton ih chekebiman labatetabkaratik ih anan koristo noton nemi en karatiik. Cheti nemiani kobosat korista en karatiik komi kit neketesinen korista. Yache kotabatso takitariek chemi orit yundon. Komae komiten tuguk chekeusen olemiten chito nemiani.

Sokat ih ko boisietab muswongnotet nemiten en nguni ana nebo kasari ako noton kotindoo kelchinoik chechang kot missing chechoton ih ko nyorunen kelchin kipsomaninik ak mwalimuinik choton cheineti kipsomaninik choton um ngetiny akobo ng'alek ab sokat ih ko imuchi komanyo mwalimu nekobo kipsomaninik class ih lakini imuchi kotesetai ak konetisiet komiten en konyinet koneti kipsomaninik komiten kebeberwek cheterterchin imuch komiten en class nekokirurukyigee anan komiten en korik kwak ak ichek ko ndiker ng'alek ab sokat kotindoo kelchinoik chechang kot missing chechoton konyoru kipsomaninik ih akonyoru kora konetik imuche konyumnyum kasit noton nekoto oo kot missing nekotong'ete chito kong'eten konyinet akwo kot ake anan konyo baka sukul kobose imuchi itestaa iyai kit nekemoche iyai kityok en olemiten ih akotwo kioton kotwoisiok kou elemoktoi ko ndiker ng'alek ab sokat kotoreti eleoo kot missing